Irio ici nĩ nĩ irio irĩa ciĩtagwo cai ũrĩa ũharagĩrĩrio na kũhũthĩra iria ría ng'ombe kana ría mbũri, kuongerera maĩ, na hĩndĩ írĩa ũkũharĩrĩria wambaga gũcamũra iria rĩu nĩguo gũkĩnina bakitĩria ĩrĩa cingĩkorwo ci iria-inĩ rĩu, alafu ũgakĩongerera maĩ maku, marĩa megũkĩiganĩra cai ũrĩa ũrenda gũkĩruga, alafu ũkongerera macani na ũgakireka matherũkanĩre hamwe na cai ũcio, alafu ũgakĩongerera cukari. Nowongerere indo ingĩ nginya ta, ta, ta spices ingĩ ta, nowongerere nginya ta tea masara ũguo, kana wongerere, nginya indo ta rosemary powder, o kuongerera mucamo ũcio wa cai ũkorwo wĩ mwega. Alafu cai ũndũ ũngĩ cai wendaga ũga-serve-o ũrio mũhiũ, nĩguo ũkoragwo wĩ mwega.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ njũkĩ iria cigĩkoragwo ciĩna bata wa kũrehe ũkĩ na ũkĩ ũcio nĩũkĩhũthĩkaga na maũndũ maingĩ hĩndĩ ĩrĩa wathuo kuma mĩetũ-inĩ ya njũkĩ ici. Ũkĩ nĩũteithagia ngina na gũkĩhakwo ngina ta mĩgate-inĩ ũguo ĩgagĩkorwo, ĩkahũthĩka ta gũkĩhaka mĩgate-inĩ. He ũndũ ũngĩ, ũkĩ nĩ ũkĩhũthĩkaga ngina njohi-nĩ ũkĩũrĩa ũgĩkoragwo wĩ ũkĩ wa Maua, nĩũhũthĩkaga njohi-Inĩ gũgĩcamia njohi wega. Ona no ũhũthĩkaga ngina gũkĩruga njohi.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo kĩondo na nĩ kĩndũ kĩhũthĩkaga mũno ũgĩkũyũ-inĩ kana ndũrĩrĩ cia gĩkũyũ tondũ wa mbere nĩgĩkoragwo gĩkĩonania ũndũire witũ. Kĩondo nĩkĩhũthĩkaga nĩ atumia mũno hĩndĩ ĩrĩa maragĩthiĩ maũndũ-inĩ mao ta ma thoko kana gũgĩkua kĩndũ kana gũkĩiga kĩndũ nakĩo.

Harĩ mũiyũro wa maĩ kana ũrĩa gũgĩkoretwo gũkĩrĩ na mbura nyingĩ ĩgatũma maĩ makĩihũre nginya mĩtaro-inĩ kana nginya marũĩ-inĩ. Wambere nĩ atĩ mĩena ĩrĩa ngĩikaraga kana mĩena ĩrĩa ngĩciarĩirwo nĩ atĩ, kwĩna irĩma kuoguo hĩndĩ ĩrĩa maĩ makũiyũra nĩmakoragwo mena njĩra ya kũgerera magagĩkorwo magĩikũrũka, kuoguo ũcio nĩ ũndũ wa mbere, yaani mĩikarĩre itũ kũrĩa tũgĩikaraga gũtigĩkoragwo kwĩna handũ maĩ makwĩrĩra, kuoguo magagĩkorwo magoka mathiĩte. Ũndũ ũngĩ nĩatĩ andũ matigĩakaga hakuhĩ na rũĩ kuoguo hĩndĩ ĩrĩa maĩ makũiyũra matingĩgĩkorwo magĩkora andũ nyũmba, kuoguo magagĩkorwo ũgitĩirwo na mĩiyũro ĩyo.

Maũndũ ma kũngenia mbicainĩ ĩno nĩ wa mbere nĩ, nĩ mbarathi icio cirakĩhũthĩka hau na cirahũthĩka kũrĩma mũgũnda. Wa kerĩ nĩ atĩ mbarathi icio nĩcirakĩhota kũrĩma mũgunda cigĩtongoragio kana cikĩonagĩrĩrio nĩ mũndũ ũcio wĩ hau thutha na kanyamũ kau ga gũkĩrĩma na mbarathi nĩ cigĩkoragwo ciĩ thaka na nocigĩkoragwo cigĩkua andũ. Koguo mbarathi gũgĩkorwo cikĩrĩma no ũndũ wa magegania.

Rĩmwe ndatũmĩtwo nĩ mami nduka ngĩkĩgĩre mũtu wa gũkĩruga hwainĩ no ngĩcemania na andũ magĩkoragwo hau kambe mendagia kĩndũ gĩkĩ gĩgwĩtwo smokie na nĩ kĩndũ gĩcama mũno ngĩkĩuga ngerie smokie ĩmwe, ndageria ya mbere ndekorire nĩ ndarĩa ithatũ na rĩu ndagĩcokire mũciĩ itarĩ na mũtu koguo ndakĩambire gũthiĩ kũhenania atĩ mbia nĩciora koguo kĩndũ gĩkĩ nĩgĩkoragwo gĩ kĩega mũno nĩ kĩna cama mũno no nĩ kĩndũ kĩngĩtũma mbia ciaku cithire na ihenya.

Mbica ĩno ĩronania nĩ mũmera wĩtagwo water hyacinth na mũmera ũcio nĩ mũmera ũgĩkoragwo ũgĩkũra na gĩkĩro kĩa iguru koguo nĩ ũkoragwo ũgĩtamba handũ hanene mũno nĩ mũmera ũgĩkoragwo ũkĩgĩrĩrĩria nginya mĩmera ingĩ ĩgĩkũre o maĩ-inĩ mau kana nginya nyamũ cigĩkorwo cigĩikara na ũrĩa cikĩagĩrĩire gũikara maĩ-inĩ mau, nĩ ĩkoragwo mũmera ũgĩkoragwo nginya ũgĩkũra njũĩ-inĩ na nginya maria-inĩ koguo nginya hĩndĩ ĩrĩa andũ marakĩhũthĩra tũtarũ maria-inĩ nĩ magĩkoragwo mena kĩgiĩko kĩingĩ mũno nĩ ũndũ wa mũmera ũyũ wĩtagwo water hyacinth.

Thĩna mũnene mũno wa ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ witũ nĩ atĩ thirikari ndĩkoretwo ĩgĩkĩrĩra ũhoro ũyũ na gĩkĩro kĩa igũrũ kana na ũritũ ũrĩa ũbatiĩ gũgĩkorwo wĩkĩrĩirwo, tondũ ta thibitarĩ imwe citikĩrĩ nginya na ndawa na andũ aya makĩrĩ arwaru matingĩgĩkorwo marĩ na ũhoti wa gũkorwo makĩgũra ndawa ici kuma kũndũ kũngĩ na thogora ũrĩa ũkĩrĩ wa igũrũ mũno, na ndawa ici imwe cirĩ, ni ndawa cikoragwo cikĩrĩ na goro mũno. Koguo thirikari nĩ ĩbatiĩ gũgĩkorwo ĩkĩingĩrĩrĩra ũhoro ũyũ, ĩgakorwo ĩkĩmenyerera atĩ andũ aya, na ĩgagĩkorwo ĩgĩtigĩrĩra atĩ andũ aya nĩmaragĩkorwo makĩona ndawa mathibitarĩ-inĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩ kũrĩ na ungumania mũingĩ mũno harĩ ndawa ici, andũ nĩmaretongia na ndawa ici mũno, magakora nginya thibitarĩ iria cirĩ na ndawa ici, andũ amwe ta mandagĩtarĩ mau nĩ maragĩkorwo makĩiga tũkiriniki twao kũrĩa maragĩkorwo makĩiya ndawa icio magĩcitwaraga kũu koguo mwananchi wa kawaida ndaragĩkorwo akĩona ndawa ici na mũbango kana mũbacĩrĩro ũrĩa ũgĩbatiĩ gũkorwo wĩho.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ mũmera wa sunflower ũrĩa ũkoretwo ũmĩte. sunflower nĩ mũmera ũkoragwo wĩ wa yellow na ũkoragwo wĩ mũthaka mũno na hĩndĩ ĩrĩa sunflower yahandwo nĩ ĩrutaga mbegũ iria cihũthĩkaga na maũndũ maingĩ ta wa mbere mbegũ icio nĩ cihũthĩkaga gũthondeka maguta ma gũkĩruga, mbegũ icio nĩ cihũthĩkaga kũheo mifugo ta ngómbe kana ta ngũkũ, eh sunflower mahũa mau no magĩteithagĩrĩria nginya hĩndĩ ĩrĩa njũkĩ cirathondeka ũkĩ koguo ũkĩ ugagĩkorwo ũrĩ mwega mũno na ũgagĩkorwo ũrĩ mũruru mũingĩ. Mau no maũndũ manini marĩa makĩhũthĩkaga na sunflower

He mĩrimũ mĩingĩ ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩkĩgia andũ kwa ihinda iraya wa mbere nĩ mũrimũ wa cukari na mũrimũ wa pressure mũrimũ wa cukari nĩguo kũũhota nĩ ũbatie gũkorwo ũkĩnyua ndawa ciaku iria cia kũnyua kana cia gwĩtheca, nĩ ũgabitiĩ gũkorwo ũkĩrũmĩrĩra watho wa ndagĩtarĩ wa irio iria akwĩrĩte ndũkarĩe kana ũgagĩkorwo ũkĩria indo iria akwĩrĩte ũrĩe he mũrimũ wa pressure naguo no taguo he irio mũndũ akoragwo akĩrĩtwo ndakarĩe ta mũno mũno irio cia cumbĩ na mũndũ agagĩikara akĩnyuaga ndawa ciake cia pressure na agagĩkorwo akĩrutithia mwĩrĩ wake wĩra.

Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akũrĩa irio ici no ũhũthĩre moko, no ũhũthĩre toothpick no ũhũthĩre nginya hũma hĩndĩ ĩrĩa ararĩa. Na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arakĩrĩa irio ici nĩ akoragwo akĩrĩanĩria na kachumbari nĩguo ĩgĩkorwo ĩna cama makĩria.

Hĩndĩ ĩrĩa ngũthiĩ thoko, kana hĩndĩ ĩrĩa ngugĩthiĩ nduka o kambĩ nĩ ũkoraga nĩndĩrakorwo ngĩthiĩ mũno ngĩethaga kĩndũ kuma nduka ĩmwe nginya nduka ĩrĩa ĩngĩ. Koguo hĩndĩ ĩrĩa ngũingĩra supermarket, supermarket, ĩkoragwo na indo ciothe, na cindũ citarĩirio harĩa cirĩ, cikandĩkwo ngina thogora wacio, kũguo hĩndĩ ĩrĩa ngũingĩra supermarket, o hĩndĩ ndaingĩra supermarket, nĩnjiguaga nĩ ndĩrenda gwĩka ũndũ ũyũ tondũ nĩngũgĩthiĩ ngĩoyaga o kĩrĩa ndĩrenda. Na ũndũ ũngĩ nĩ atĩ hĩndĩrĩa ndĩ supermarket ,indo nĩ kambuni nyingĩ cigĩkoragwo cikĩrĩ ho, kana tuge nĩ ta mũtu nĩ ũkoragwo wĩna kambuni tobauti, kũguo mũndũ nĩagĩkoragwo agĩcagũra ũrĩa ũrenda, kũguo ngagĩkorwo ngĩenda ũndũ ũyũ mũno.

Mbica ĩno ĩronania mwana wĩna mũrimũ kana kwaga ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa gwĩtagwo kwashiorkor na nĩ ũkaga na kwaga gũkorwo agĩkĩrĩa irio cia kũigana iria cirĩ na eh kĩndũ gĩtagwo proteins .Koguo mwana ũyũ nĩarakorwo akĩaga proteins cia kũigana koguo agagĩkorwo arĩ na thĩna ũyũ wa mwĩrĩ ũrĩa ũtũmaga nda ĩimbe.